Kasarta ne kokoyam kebut minutik komoche betut yon momi ropta kou bandek kebute yon lole asisita kokaran ingebute any en yoto. Negit ine kit age tugul yan kamuraran emet yon momiten ropta anan koyon momiten kit age tugul netesetai, macham kokaran iney ingebut kou marakwek ak ichek kebute kollole asista simakiibto beek koba chogo. So kararan ngunonkebut minutik yon ole asiista amuningeibe minutik komoche komomoe beek, yonbo kekonori en chogo ot kora kou ndisiot keyebe kora ak kebakakta kosai si kindo chogo simabakonun. Igere ingikochi konun koyae kosomisitu minutik

Kimakaikai kosir rabinik amun kiimuche inyoru kit nemingin ak iwaldaen kit neo so kararan inguni kiwaldo ko chon kikiwaldoen ama rabinik ko ki makararan amun imuche komoche chito kit kewoldechi ak kit nekamakomoche so kiyaa inei mungaret non kibo keny ko ngunon Imuch komenyoru kit nekemoche ako kewaldaen kit nekaoo ne kayomege kewaldaen tuguk Che Chang si kongete kobitu kit neuon komusok en chito amun kagigochi nguno kit nekamo moche ko Kararan ngunon en rabisiek amun imuche ialde kit nekemoche ialde asi ialen kit nekemoche kosir

Kit nekimuche keyai siketoret sokat en sukulisiek en kokwet ko ketes ngalekab tos kou simoisiek ak ketes tuguk kou network ketes en kokwet amun ye kagetes ii komogonu ketegemeanen agenge en sukulisiek so yoche ngunon konget sigik koyumge ak kwal korotwechoto tuguk Che makotin asikobit kochokyinok korotwek choton yoche nguno amun ye kagonget sigik ak kwal kotor kongete agichek serkali konyokosapoten boisioniton amun kosopoteni kobitu walutiet en kokwet